Ainetab Tana ko ainet nekoi mising en Kenya. Ngeten beekyik ngweny en tiluet neo nebo Aberdare ak korongyi beekyik nyanjet neo nebo India. Kubun ainonito konyoru biik che negityin kaberurusiek che chang kot mising. Neta konyoru beek cheboisien en kotugul nenoto komuch koboisien biik konaga kiagik anan komuch koboisien en imbar korongyi minutikwak. Nebo somok, beek chebune ainonitok kimuche kotoi kimnatetab istimet ak kotoret biik chenegiten ak ainonito. Nebo angwan komuch, en ainonito kotindo injirenik chemuch kotaret biik che nekityin konam injirenik ak koik amitwogikwak en kotugul. Nebu mut, ainonito ko koi kot mising ago imuch koree toek kubun ematinwekab sang chemuch kotaret sergalit konyokoluban aisirusiek. Neletunen, ainonito kitareti biik che negiten kola tuguk, kurubenywan anan mosiget kongete komosta age agoi age koboisien melit.